Ore mbate naitiship Tena siai naa pee epik nkuruwe enono ewueji sidai ewueji supat niramatie ewueji netumie endaa ewueji netumie enkare ewueji nepiki naa kisupat oleng naa entoki apik arem ildawai nkuruwe enono metaa keeta seseni lenye bioto nemetum ewuejitin torok napiri endaa enye nanya etii enewueji metaa mitoki ninche apuo Anya apash ilchafui apuo amat enkariak torok neeku ore nkuruwe enono ebulu kisupati netum afya nitum atimira too sokonini nitum eropiani supati aitoki niasie maendeleoni enkag eno nisumie enkera enono nilepunye biotisho aitoki eramat enkag eno ore Kuna naji nkuruwe naa keeta eropiani teneeku eramatitae aitobiraki tenkoitoi naishaa neeku entukito nipik ildawai nisuj ore enkae nipik Nena tokitin enkiyia metaa mimin

Kore entoki naitiship tena siai naa kore etu imirr imayaini oonkoken inono tanaa etunyang'u mayaini, tang'asa tipika nkare ltupa ning'orai tenaake supat mayai. Kore paaku itipika nkare ltupa nintodoki mayai atua kore paaku ketodoyie mayai aton taabori teyiolo tejo keisupat ina mayai. Neaku kore peeilepu mayai alotu te keperr enkare aaku meodoyo teina kekun atii nkeperr teine teyiolou keitorrino ina mayai neaku teinakata naa iyiolou ltung'ani ateyiolo mayai torrino o mayai supat ewon etu inyang'u tenaitimirakaki ltung'ana duo tenaira ltung'ani eh naata kokon naa tonkang' ino. Neaku koree taa inaa, ana pisha nikidolta tene ana natii , natii nkare ltupa ninye naa eing'orarieki mayai tenaake supat tanaake torrino naaku orepaaku kodoyo mayai aperr naa awuen tosiadi eltupa nikiyiolo eikesupat ina mayai naa kore peilepu lotu aitashe te nkeperr enkare teyiolo ketorrino ina mayai, inakata iyiolou mayai torrino o mayai supat . Naaku inatoki taa tene kudolta ajo ina toki eing'oritai tene mayai torrino o mayai supat.

Kore enabaye naa kera oleng netipat te nkopang amu kore ntoki nikidolita tene naa nkiteng ee kule naishoritae indaa ,naishoritae nkujit etii atua nkaji enye . Kore naa enabaye naa kesupat oleng teniriki nkishu inono atua nkaji naa ainyang'u apik nkishu ookule ,nipik atua nkaji ninyangaki indaa teine, nincho nkare aisho nkujit tiatua inia aji enye mataa kore nkishu ieta ltungani nkishu nikincho kule, kore piilep nkiteng nabo nikintaki kule supati amu kore nena kule piimir nitum iropiyiani supati ,nisumie nkera inono, nintoki aitoki atum iropiyiani nitoki aasie likae lkasi te nkang ino. Ore abaki nkiteng naikenero meitoki alo aidash nkop, meitoki alo aitario nkop naado noshi napo nkishu naboluno aanya kila ngoji, meitoki nkiteng naikenero aloolo ngojitin. Niyolou ataramata nkiteng ino te nkoitoi supat, nemotum imoyiaritin ,nemeitoki atum aitoki alo atumore ngulir shoorei duake tedie te alo, keikenero ake ninye, naa ketii ake nkiteng ino wueji supat ngoji naikenero ninchorita nkare, ninchorita indaa, naa keyeu inankiteng kore abaki inia afiya eina kiteng, kesapuk kore afiaya enkang ino neiliapu amu ketumto naa kule aitibiraki e ana kiteng ino, naa inia toki taa kadolita tene, kera supat oleng ana baye te murua aang.

Kera ena baye enetipat oleng' pee easi oltung'ani aaku iata siom oo ntare oo kule, neaku ore kuna nekidolita tena pisha naa intare e kule, eishoritai inkujit, eishoritai endaa metama tiatua ewueji naikenero. Keisidai ene baye oleng' teniyou oltung'ani eramatare e kule. Amu teniata kuna tare, naa mintoki alo kule, mintoki aing'oru inchiling'ini amu kore naa kuna tare naa keitayu kule kumok, oleng' naa ore kuna kule naa imir naa kuna kule nitum iropiani nisumie inkera, nitum iropiani niasie maindeleo enkang' ino, naake supati oleng'. Itodua kunda tare naikenero tende , meitoki apuopuo too iwuejitin, meitoki atumore inkulie kerai naapuo neitarasu imoyiaritin, kore aitoki ng'ai, meitoki intare naikenero anaa kuna apuo aidash enkap tanaa ilchambai aapuo ayou naake duo inkulie shidai apuo aidashdash ilchambai leiking'a. Naake aisupat oleng' ena baye pee intare inono e kule neikenorro, nitum aisho endaa tiatua ine netii amu ina kata meitoki aas ina.

Kera ena baye enetipat oleng' tenkop ang' amu ore ena nekidolita tene naa ilnyanya, ore tenkop ang' na kitok ena siai enturore olnyanya, amu keas inyanya obulaki aitobiraki tenkop ang'. Naa ore ilnyanya naa supati oleng' tenepiki endaa ilnyanya naa ore pee epiki endaa ilnyanya kore pee eyieri endaa nepiki ilnyanya , amu keisho ilnyanya iendaa metaa keataa kenyai aitobiraki, kemeloku, keitopir endaa. Na ore naa tena pisha ilnyanya kulo, naa kore taa kulo nyanya le kidolita, meosho ninche oldawa, metii ninche ldawa ina pedolita ajo ketama niche nkoporok, ketama ilkuruk, amu ore ilkurui menya entoki naosho oldawa. Neaku ore taa kulo nyaanya , ilnyaanya kulo loing'ua olchamba, ilnyanya kulo lemeosho ldawa netiu ajo kidol ajo etama ilkuruk, neaku ore taa eneikuni, intuur na ilnyanya linono, nintibir ake nipik ake kulo dawai lemera torok tosesen loltung'ani, apik ake ilkeek lemera ake torok tosesen loltung'ani nemeitaruo aitoki enkop, nemeitaruo aitoki embulunye olnyanya, neaku ilnyanya paake kulo, ore pee eaku iata olchamba lo ilnyanya naa itum inchilingini oleng' amu imir aitoki too sokonini, imiraki iltung'ana too nkang'itie naa itum iropiani oleng' aitobiraki , neaku kera ena baye ene tipat oleng' tenkop ang'.

Kiteng'en iltung'anak eniko peepaashare moyiaritin kore paa tomuruain niteng'en iltung'anak eniko peyie epal shere kuna moyiaritin torhok naayau inkariak niteng'en iltung'anak ajoki netiu ironjoi nimitoki iltung'anak apuo aamat ingariak naaperi ami kitarasu imuoyiaritin torhok Ore aitoki taata nisho iltung'anak neeti naa peyie etum iltung'anak atipik ngajijik pee metum enoshi muoyian naji malaria ore enkai eniko peeramat ngerai neitubulu ngerai tenkoitoi supat, nitoki aitoki aitengen iltung'anak biyotishu eseseni, in'daiki naanya iltung'anak peemetum imuoyiaritin In'daiki supati naanya iltung'anak, in'daiki naanya ngera ,entoki naishori nanya oltungani peetum aishoo sesen lenya biyotishu naa ninye ake aitoki naishooyo elduka lorkeek aisho ltunganak tiatua muruain naa reto supat ina Keret iltung'anak toonkoitoi napaasha oleng ninye

Kanyorr taa nanu ena baye amu kore taa tene naa enkitarri naremito oldawa oltung'ani naa oltung'ani sikari naa ore taa ena baye kesupat oleng' amu ore pee emuoyu oltung'ani naa keyai sipitali neremi oldawa nesupatu osesen lenye naa ore peyie emuoyu oltung'ani neyai sipitali neremi, mitoki ina moyian alotu pii neeku ore pee eeku ketigirakine oltung'ani emoyian enye neeku itu eremi nemuoyu naa nitoki osesen arruoyo nitoki ina moyian aitagoliki oleng' naa ake abaiki metaa keyaki enkai nyamal sapuk oleng' naa kanyorr nanu kanyorr ena metaa kore enetum oltung'ani nyamal yawa sipitali neremi, kesipa aitoki tanakata ore sipitalini ketii irkeek, ketii ildawai loremieki iltung'anak irkitarrini looyiolo ele kasi neeku supat enabaye amu ore tenaing'orr nanu ena kitarri naa keng'en amu egira ninye aishughukikia ele tung'ani arem oldawa keyiolo ninye ajo emoyian naata aa nyamalo eeta neeku kesupat ena oleng' tenepiki imuruai pooki isipitalini nepiki ildawai nepiki ilkitarrini ootum aishoo iltung'anak ramat ebiotisho osesen oyauwa ena.

Kanyor enabae amu kore entoki nikidolita tene naa ingera esukuul, ngera kunyinyi e nursery naa kunini ninje naa keshipa oleng nelio ajo ore entoki nayakai naa kesham ninje etiu enaa nkitabuni peeyakaki ninje ntokiting naigiranie naa kesipat oleng amu orake pias ena piyaki ngera kunini ntokiting naisumare naijo nkitabuni niyaku duake nkalamuni, niyaki duake yunifomi naa kenginda oleng naa keshipa oleng' Naa kesupat amu reto sapuk oleng ena nitodola kuna kera, naa ore nkeera teneishori ninje ereto naijo ena abaki naa ketum ninche eyieunoto oleng engisuma naa kesipakino ninche neng'ida niguran neshamu naa kisupat oleng tenidol ebaki taata ena toki nayaka kuna kera ajo keshipa pih naa naa inatoki asham nanu oleng amu kitodolu naa ajo engibungata naibungitai ingera peekeshipakino ninche anaa entoki naishoritai ninche neeku kesupat oleng tenintar oltungani ingera kutiti niyakiungera osuluuli ntokiting niret niyaki inkitabuni niyaki inkalamuni niyaki duake isaanini

Ore taa nagira aasa tene ore entoki natii ene naa ing'iron sikiriani neitaasitai orkasi oleng' keitaasita orkasi sapuk oleng' le osina keitanapi ilkeek neitanapi inkariak tenaa aituturi ilchambai nemegirai aisho endaa idolita ajo ketoronok osesen naleng' ketaroie afya kake sina ake oo orkasi sapuk itaamitai neeku keyieu metaa ilaramatak loo swam loo ng'iron peeyie meitaas siake osikiria esiai sapuk naleng' peitaas ake osikiria ilkasin looduaya neitaas ilkasi neisho inkujit nisho akeduoo endaa ore amu etopiro eibelekenye afya netum sesen sidai oo ingufu naasie naa ilokasi aasie olkasi ayaunyie enkare neyaunyie ilkeek niturie olchamba nimioroo aisho endaa nesasu nee, neeku ore naaji kuna ng'iron, ng'iron kuna naitaasaki esiai oleng' kake keyiu naapa neitoki iloopeny aoroo aisho inkujit tenaa aisho indaiki petum ingufu naasie olkasi pookin.

Wore pee adol enasiai mayiolou ajo ketii biashara oo samakinj ineweji amu wore nikidolita tena pisha naa ii samakini. Ninje kulo otii atua enkare kake kelio kulo samakini ajo kisupati keeta afya, neinguranita neshipa tiatua enkare eweji supat etii. Niaku ina peyolou ajo wore samakini tene keeta biashara, keeta faida kemiri aitobiraki, kebungitai inaramatatai naa wore eramatata oo singiri nepiki osingir lenye tenakata oosiriak netibir wejitin oosiriak aitobir iwejitin oo singiri tenaa kuna kuti ariak natii kuna pooni kuninik nitibir , aitobiraki samakini eweji supat, enkare supat neeta indaikin naanya naishorita kulo aatuni, amu inakataa ake etum isamakini ee faida inakataa etum afya, naa inakataa etum biashara supat naa wore piaku keeta samakini supati na itum biashara amu imir naa nitum ishilingini. Naa wore inkera niasie iramatie oomaendeleo kulie enkang ino. Niaku wore taata enapisha samakini ootii atua enkare naa kelio ajo kesupatu iseseni lenje, kelio ake ninje tenigor tene.

Kera ena baye ene tipat oleng' te murua aang' amu kore enekidolta tene naa nkukui inkopan, ninche kuna na naramatitati tene inkera oo nkopan kuna. Naake supat ena biashara oleng' oo nkopan tenkop ang' amu kore iltung'anak ooramatita inkopan niibung' nepikita aitibir inkajijik supati naa kore ewuei nepir inkopan kesupati noor inkopan o nkera aawor aaku kepiki inkera enkae wuei nepiki inkopan enkae wuei. Naaku kobulu naa inkopan kobulu nana shuin eeta afya nesupatu naaku kore kenya piilo amir etaborito nimir naa nenya shiling'ini supati. Naaku kore ebakita tena pisha kesupati kuna shuin oleng' keeta afya iyiolou ajo kesupati oleng' kooton aitibiraki, netii ewueji supat, netii wueji netii nkare nae itodolu osesen lenye ajo kesupati oleng'. Naake supat ena biashara tenkop ang' ketii naa keetai te sapuko naa kore iltung'anak oasita kotumito iropaini aitobiraki amu keeta naa nkukui, keeta inkokon iropiani aitobiraki to nkop ang' kemiri too sukulini nemiri ebaiki tooldukai, naaku kore iltung'anak oaasita naa kotum iropiani oleng' naisomie inkera neasie naa nkulie maendeleoni.

Ore taa too lomon lee TV ecitizen egira aitangaza alimu kulo omon naa tee pooki supat naata nanu litipika Ajo kisupati oleng ataa taa nanu latipika kwe aa lulu Hassan oo Rashid Abdalla keeta iltung'ana loishooho elomon teguton nishooyo aitobiraki tenkoitoi supat niningu iltung'ana nijo elomon supati elomon oo elewai naa atipika nanu Rashid Abdalla oo Lulu Hassan Ajo kera iltung'ana ledukuya oitodolu lomon teguton tenkariano tesidano Ajo ketii iltung'ana tiatua tv esitisen naa iltung'ana lelo oyiolo aitangaza aishoo elomon vile naikunono nishooyo too sai nanare pee eishori naa lelo tung'ana atodua Ajo era iltung'ana oyiolo aishoo elomon teguton naa tenkoitoi naelewa aitoki oltung'ani tenkoitoi niningu aitobiraki

Kera enabae enetipat tenkopang amu ore ena nikidolita tene naa nchoi nateshetakaki inkera esukul naa kisidai oleng amu ore sukuulini poki tenkopang naa keeta nchoi , ore temurua ang naa keeta pookin inchoi metaa ore iltunganak opuo aisadia ate ketum inesaidia ate amu ore teniaku ntimi epuo iltunganak naa ketum imoyiaritin naijo cholera ,netum typhoid amu keyau naa ilchafui .

Kera enabaye netipat oleng amu ore nikidolita tene naa enkiteng napikie nkipande enkiyok. Kesidai oleng enchorota nachor ngotenye nkerai amu kore naa nkerai keyeu, kore sesen le nkerai kenana naa kekumok nyamaliritin naatum. Kore taa iltikana otiuaa ilmaasae otiuwaa ilo tokitin oojing looshori ,oojing nkejek nejing nkaik, nejing' sunta, naaku kore ngotonye nenare pootum atoshora nkerai enye ,atoshora nkaik, atoshora nkejek, neshor nkoriong ,neshor ndapi oonkejek, weji pooki, neel akinyi, kore peel newen achor, achor, achor sesen pooki, naa kesupat naa nkerai osesen, meitoki atum nenai moyaritin, meitoki atum lelo kutiti iltikana, meitoki atum lelo kutiti ooshori, naa inakata naa esupatu nkerai osesen, naaku kesupat oleng teneshor ngotenye nkerai awen ale ashorchor.

Kore eng'eno niyeu neishaakino nieta, piyas ena baye aaku taa piikut emaalo amu emaalo ena nadolita peekut oltungani naa inchere, keishaa nieta nimpractise nkolong'i kumok amu melelek nkutata ena toki, neishaa naa nilo netii ltunganak naaji looyolo ena siaai nikituutaki tenkuton naa kore esiaai kore embaye enkae naa keifaa niyiolou nieta ltunganak oota kuna masaa ashu ltungani oyiolo mpikata masaa oolmaasai oltungana ooyiolo aitibira, nikintobiraki peetumoki naa atalioi te sidai matejo naii tana igira aiparticipate, keishoru pisha sidai ajo oltungani ale oota seseni te ena siai naa eranyare.

Kore taa ana nikidolita tena mpisha naa mgarii iltarakita logira aisunkuk taon arapu ilchapu naa lotii taoni. Naa kore lelo neiko peibelekenya ena siai naa meata nkang nemeisudoo ilchapu lenye, kabej enche aapik nooshu ardasini naa nepiki lmilango enche, naa meatae wueji nabo naituurokini ilchapu tiatua taon, keyari ake mataa meata nkaji, meeta pulot nemeipik ilchapu lenye ngoji neponii aaya teine mataa meata ,mara ngoji nabo epoi aituuroki ilchapu te taon, meata ake puloot nemepik ilchapu lenye ngoji nelotu ingarri arapu aya teine, te ngojitin ekila puloot ,naake nepiki ilchapu lenye ngoji aisudoo ngoji aapik ngoji enche tiatua ngoji enche aaku meipung'unyeki aapik irbaribara. Meyare peanu ilchapu aitururr te ilbaribara, keyeu ake metaa meata enkang nemepik ilchapu lenche atua nkang enche, neitibir ake ngoji napik tiatua inie neipotuni ingarri nelotu aya tiatua inie, metaa meitokini aapik nkoitei amu keishapuana naa irbaribarani, neishapuana atua taon, esura etaon naa ku kore peeyarimeata puloot nemepiki, namara ilchapu ninche naapikaki ata ilchapu.

Kesidai oleng enchorota nachor ngotenye nkerai amu kore naa nkerai keyeu, kore sesen le nkerai kenana naa kekumok nyamaliritin naatum. Kore taa iltikana otiuaa ilmaasae otiuwaa ilo tokitin oojing looshori ,oojing nkejek nejing nkaik, nejing' sunta, naaku kore ngotonye nenare pootum atoshora nkerai enye ,atoshora nkaik, atoshora nkejek, neshor nkoriong ,neshor ndapi oonkejek, weji pooki, neel akinyi, kore peel newen achor, achor, achor sesen pooki, naa kesupat naa nkerai osesen, meitoki atum nenai moyaritin, meitoki atum lelo kutiti iltikana, meitoki atum lelo kutiti ooshori, naa inakata naa esupatu nkerai osesen, naaku kesupat oleng teneshor ngotenye nkerai awen ale ashorchor ewen era kinyi, naaku kore abaki echor ngotenye naa kejingaro ninye o kerai enye . Kore ina nachor nkera enye naa kesham nkerai amu kore sesen le nkerai keyeu ninye neitaasi neitomoki nchorota ake iyie amu keewen naa enana, naa inyakata egolu loik nesupatu.

Koree taa ena na enkaji neipimieki ltunganak emoyian ebitia, na ore kore taa naa na ilotu ake teyienuto ino, kelikini ake ore inaamba naji vct nikijokini wou tenyorara ino makeon, wou mekimpimj nikinchori nkitengena nikilikini tanaa iyataemoyian e bitia, paa kingasai aitengen nikinchori elewai oleng enamoyian niko peitim enamoyian, tanaa endaa ninya, neaku ewoi ena naipimieki emoyian ebitia we nkitengena naishi ltunganak le bitia neaku ore padol ewueji ewoi naipimiki ltunganak amu nakata eyiolou ltunganak ate netum oltungani ataramata ltunganak lenye.

Kore eng'eno niyeu neishaakino nieta, piyas ena baye aaku taa piikut emaalo amu emaalo ena nadolita peekut oltungani naa inchere, keishaa nieta nimpractise nkolong'i kumok amu melelek nkutata ena toki, neishaa naa nilo netii ltunganak naaji looyolo ena siaai nikituutaki tenkuton naa kore esiaai kore embaye enkae naa keifaa niyiolou nieta ltunganak oota kuna masaa ashu ltungani oyiolo mpikata masaa oolmaasai oltungana ooyiolo aitibira, nikintobiraki peetumoki naa atalioi te sidai matejo naii tana igira aiparticipate, keishoru pisha sidai ajo oltungani ale oota seseni te ena siai naa eranyare.

Kanyorr anabaye piii amuu kore tanapisha naa kesetii ana, ngoji naipimieki iltungana nkeeya embiitia. Naaku kore ne ene Kanyorr amu kore ena keisho iltungana meteyiolo ayiolou ajo kaata ina imoyian ebiita tanaa maata . Naa kesupat oleng enabaye, Kanyorr nanu amu keicho iltungani meteyiolo keon asioki tanaa keeta moyian. Naa kore abaki tenaaku keeta neitengeni, neishori iltungani ildawai naa duake loiboorie naake iloomat naake meisho metibiko mperot naikash, nelikini indaa nanya ,nelikini ake neiko teneramat biotisho ake osesen lenye eata ina moyian. Naa kore lemeeta nelikini nkoitoi pookin naalo arishie keon inia moyian, naaku Kanyorr nanu anabaye oleng amu kesupat oleng, kebol iltungani, neisho iltungani meshomo te nkoitoi naishaa ,nelikini ltungana nkitengena ena moyian embiitia, entorino ena moyian ebiitia, peeyiolou iltungana neiko peerishe ate.

Keyieu piindip nkisoma ino e sukundari kore piindip sukundari niim nulo taa Aas ana ako ana darasa aisom computer amu kore tene nkera naatii aisomiyarita computer kore taa piindip sukundari aky indipa nkaji e ong'wan e sukundari nulotu taa aas ana computer metaa kore piindip ataasa ana computer nutum taa ashomo college tanaa university indipa ateyuolo aitumiyai computer atumo aitoki certificate le computer naaku nia naa ng'eno nayiari piiyata niata aitoki certificate le computer naaku inia naa ng'eno nayiari piiyata puulotu aaku iyata certificate le form four puutum ayeu ataasa ana computer amu nia kata naa ing'enu atumoki naa nia kata ielewaa aitobiraki paa kore puutum ashomo university tanaa college indipa ateyuolo aitumiyai computer indipa ateyuolo aigerro aitaipa ntoki naji entaas te computer. Naaku inia taa mbaa naayiari piiass tana siai e computer .